Ũyũ nĩ undũ wekagwo hĩndĩ ya kĩmera kĩ mbembe na andũ mahĩhagia mbembe magĩetagĩrĩra irio iria mararuga ihĩe. Na nĩ ũndũ wekagwo nĩgetha kũhĩtũkia mathaa na warĩ wa goro mũno harĩ rũrĩrĩ rũrũ rwĩtũ.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩgetha mũrĩmi ahote kũmenya kana ng'ombe nĩ ĩrarĩyo nĩ ngũngũma, o ho nĩhotithagia mũrĩmi na ng'ombe kũgĩa na ũrata mwega, nĩgetha ĩkahota, mũrĩmi akahota kũmĩrora wega.

Ũndũ ũyũ nĩungenagia nĩ tondũ nĩ ũndeithagia gũchagũra indo iria ndĩrenda na ngahota ngahota gũchagũra indo iria ndĩrabatara ciothe iria ihũthiragwo hĩndĩ ĩrĩa ngũruga, na oho nĩũhotithagia gũkorwo ngĩgura na thogora ubacĩrĩirwo tondũ nĩguhota kwaranĩria na mũguri na ngahota gũkorwo ngĩmwĩra ũrĩa ngwenda kũgũra indo iria ena cio.